En emoni bo Kenya ko kichang'a missing tuguk chebo alan olegeboen tiong'ik en Kenya amun kingen kele oleyumen aisurusyek ala olenyorunen chebkondok serkalit nebo Kenya ko tiong'ichuton, ingobwa chumbek ii konyokogonu chepkondok ii ak sikobit yekagon chepkondok choton koba sergali ko chang' komoswek missing cheribe tiong'ik, netai ii onomen Masai mara, en Masai mara kochang' missing tiong'ik chekeribe cheu, Giraffe, cheu kora Elevan ii, cheu ng'etundo ak alak chechang' anan tiong'ik chebo timin, kora komiten Tsavo national reserve kora keribe kora tiong'ik, miten kora Amboseli, miten Museum nebo Kisumu, miten Museum nebo Nairobi ak alak checahng',kobo komonut anyun chuton amun toreti sergali konyor chepkondok cheimuche kotoreten biik kobun anan en sipitalisiek alan kora komuch kochob oratinuek kochopchi biik ii en chepkondok chenyoru en rutoiwek ab biik cheganyokoger tiong'ik chuton, kobo komonut missing en atkai tugul.

Kirawendi korik chebo soet en kokwenyu akochang' mising' korik chebo soet eng' kokwenyun korik chebo soet ko kikotoret kipsomaninik anan ko chitugul nekamach konyor kora toretoshek muuch ko chekabo serikali anan ko chebo sukul amuchi ale kikotoret en oratinwek oeng' kikotoret kipsomaninik amun nyorunen yoto ng'omnotet muchei kosoman koboishen muswong'natet nebo kasari kobun soet kora kineten kora icheget olon momiten mwalimu nenywai kobun soet kora kimuche keyokto baruet kobun soet kobo kamanut mising' soet amun toreti biik kong'ololjindos akot olo lochindos icheget kobo komonut mising' eng' atkaitugul ako kikotoret mising' kokwenyun en badaptai

Chang' tukuk mising' chemakat keyai sikimuch kekirinda miondo alaa koroito noton nebo malaria, king'en kele malaria kocham ko konome biik ngo biik che echen, ngo lokok, ngo neranik konome chitukul, ko chang' tukuk mising' chemuche kekirinda netai ondoi en oratinwek oeng, netai ko olekirindoito chito malaria kokoboishen netit olorwe chichoton, netit kobokomonut mising' amun mochutu umbu, mochutu umbu netit oriit ak ko kingen kelee umbu ko icheket cheibote malaria, kora nebo alaa oret nebo oeng ko beek choon kikoumak anan chon kikoteremak komonyolu kobur en okerwe chito, yoche kechob bechoton sikomuch kofloen sikong'et komarib mainik chemuch komii yoton sikomuch kowechowech anan sikomuch korib umbu choton, kobokomonut mising en atakai tukul ingekirinda malaria amun toreti chito kora konyor chametabke nebo bortanyin en atkai tukul.

Kiraboishen en kasorwek che chang kerchek chebo kipkaa ako kira ger ale po komonut kerchek chuton amun ngeboishen chito konyoru chamet ap kee nebo borto nyii kora eng lakok che mengech che mara kotindoi malaria anan kora laak chemengech keboishen kerchek ap kipkaa sikomuch kotoret icheket kokimit borwek kwach kerchek ap kipkaa Kobo komonut mising amun kimi kongeten keny ako nginyaen chito konome line kabisa kerkei ine ak chebo sipitali bo komonut mising kerichechuto kora amun toreti chito konyor chekikuren en kingereza body resistance che ngoit akot miondo koma imuch konamin amun kim borto ng'ung' Kobo komonut kerchechuto kir aker kotoreti biik che chang mising